Jopur mwauok kae ohero pith mar oduma, nikech oduma en chiemo mamit ahinya. Bende oduma en chiemo ma ji ohero chamo e miende mang'eny.

Nitie polise mang'eny moting'o gima chal ng'ato e leso. To polise gi chalni giwinjo marach nikech ok ginen ka gintie gi mor.